Onego ing'e somo nikech somo dhi konyi kuom timo kwano madhi dwarre e riembo kata tayo mashindno kendo ng'eyo chike madwarore mondo mashin oti. Onego ibed kod rieko ma nyasani mondo ing'e kaka masindno tiyo, kendo kaka gik mnyalo tim kode. Onego ibed gi lewni manyalo konyi kik ihinyri sama itiyo kod mashin no.